Chichi toku eng' pikchaini kotoku kole kawo korutochi komosta nekikure beach chichi kukawo ine konyikobaibaitkei ane achome mising' arutochini beach asikobit abaibaitkei akaboiboichi tukuk chemito oloto

Jiko okoa ko kisikirit nekararan mising' amun iboishe makayek cheng'ering' ako makayechoto kotepisot eng' saishek chechang' yo imoche iboishe jiko okoa komakat inde makayek barak korok iyat kerewonyi inde karatasishek orit akichirchi kipiritit akotoi inde olimi koristo asikobit kololio makayek itou ichopishe anyun

Eng' pikchaini komito lakok lakochuto chebo sukul nebo sokondar mito kora sikik tugul kokiteping'wenyso ngaro ane pikchaini konyo metinyu ng'alekab kesochi lakok kotomo kotoi tiemutik kwach chebo let ako pikchaini kotoku kole lakochuto komito kesoichini ichek

Eng' yutokyu komito ole keliponjini robishek chebo mung'aretab chi nekile Peter Mwangi robishe choto kelipane kobun mpesa sikobit koityi chichito kile Peter yo keal tukuk eng' duketab chichito komakat ilipan robishek koba nambait ni kikiser eng' yu asikobit koityi inendet ngometinye chepkondok eng' eut

Ngopirchi chito KPLC akobo aruponetab mitait akomanyor toretet age tugul ko anee ai chitoab media komakat atoret chichoto aborostochi eng' kotab media aleito koyai boisheng'wai biikab KPLC

Eng yu kotoku piik, pichuto alak komi koyoe mungaresiek che terter, ni nyoni ak tuguk kotoku kole ine kowendi konyokoae mungarenyi, bo kamanut mising keai mungaret amun ngiyai mungaret inyorchikei chepkondok.

Chutokchu togu eng yu ko mbolea. Mbolea chutok kochekiboishe yo kemin tukukg'uk. Konyei minutikg'uk kokororonekitu mising amun icheket ko kimen eng nitrates ak sulfar.

Eng pichaini komi piik alak ko tonontos alak kokitebing'weny. Togu kole yutokyu ko kamisa, ndaro ane boishoni konyo metinyu ng'alekab kanisa, amun togu piichu kole mito keamtochini ichek eng kanisa.

Eng' yutokyu komito biik cheterter bichoto kotindoi kitabushek ak kalamishek icheget kokiteping'wenyso toku kole bichu komito tuiyet ako tuyonito kotoku kole bo komonut mising'

Chutogu eng pichaini ko amitwagik che pendo ak viasik chekakitilatil komengegitu chekigure chips, chekikituiyo. Amitwachu yo omoche ichop itaune ichope pendo nekaiyo ak igarankan. Korok ichop ikichek viasichutok, indeni maat mwaita korok inde viasik cheketilatil. Korok ndakaisutu ituiye pendo notok kakaichop ak viasichutok.

Eng' yutokyu kotoku biik chekibangan lainda icheget komuuch kobongoni lainda asikobit kochut ofisit muuch ko akot benkit ane komachome abongoni lainda mising' amun ngatonon eng' saishek chekoen kotoi kwama metit

Chutokchu togu eng pichaini ko keki. Keki ko makatiat neanyiny mising. Yo imache iam keki iboishe umoit ak rotwet asikobit itiatil komengegitu akiame umoit.

Yutokyu kotogu kamet nemi ak ngurue, ngurue chutok ko chekiripei. Bo komonut mising irip chito ngurue amun ngurue imuch iam pendonyi anan ialde chito inyorchigei chepkondok.

Chetogu eng pichaini ko chapatiat ak pendo. Yo imache ichop chapatiat ak pendo itou indemi beek maat chebo kechobe chapatiat. kok ndakakololio inde chumbik ak sikaruk eng beek alak. Akinde anyun unga chebo chapatiat itau ikandan korok ipir eng panit. Ko pendo iyoi korok itilatil kitunguik ak nyanyek kokakorur pendo akikel korok kitunguik chotok ak nyanyek, akinde pendo orit akometeshi beek chechang.

Yutokyu kotogu kole mi chito nekerutei, nitokni rutishei ko inendet ko konyoindet. Ane komachame keruto amun yokakirutin, kong'wan mising sindanot.

Engyu komito piik chemi koboishe laptoping'wai. Togu kole ruminitok ko rumintab ICT.Olekinetishe ng'alekab muswagnatet. Eng yutokyu, ng'omnotet netagu ko ng'alekab laptopit olekiboishe.

Eng' yu komito biik cheterter mito agoi lagok akotoku kole bichutok kokitononio asikobit kepir ichek pikchait bo komonut ipir chito pikchait sikobit kobwotun boishet nekiyeai eng' betunoto

Yutokyu kotoku kole supamaketit mi tukuk cheterter chetoku eng' yuto eng' tai agere beko mito sodek chebo Fanta ak sprite ak coke kora komito sodek chekeale club akere kora akoi pineapple cucumber ak akot broccoli

Engyu komito olekikisir kele Jumia, togu kole yuok oleiwendi chito yoimache ial kiy eng Jumia. Jumia achame ane kot mising amun ngial tukuk eng Jumia koitun tukuchotok.

Eng' yutokyu komito tukuk cheterter eng' tai akere karit kora komito kamet nemito kobirei simoit ine bo komonut mising' itinye chito simoit asikobit yo imoche ing'ololji chi ipirchi kityo

Eng' yutokyu kotoku kole siro mito biik mung'aret nebo tukuk cheterter yutokyu akere mung'aretab kitunguik mito nyanyek mito ndisik mito ako watermelon tukuchuto tugul kobo komonut mising' amun ndealde inyorchigei chepkondok

Oratinwek chemuch kotoret akilit eng kokwet ko, cheu chuletab borta, angot ngichul bortangung ii kotareti akoi akilingung, tukuk cheu keyai excercise choto cha mwae ale toreti eng ngalekab akilit.

Eng yutokyu komi maat nebo koito, nekechope tukuk eng saburiet. Kit age nemuch kobois kou maat, ko kisigirit neboishe makayek anan akot ko kiy nekigure gas cooker kora komuch kobois kechobe tukuk.

Chutokchu mito pikchaini ko piasik piasik alak kokakewai ko alak kotomo kewai yo imoche ichop piasik itou iwoe korok piasik akiun kotililitu korok ikel kitunguik kuk ak nyanyek kuk akoi korurio inde piasichoto akikany akoi korurio isutu

Eng pichaini komi tukuk che terter, agenge komi cito nekiteping'weny togu inendet kole neikweriei pikipikit. Mito kora pikipikit akomi chito nemi kotoni pikipikinotok. Abwote ale chichitok komi kochobei pikipikit.

Kerchek chekiaboishe ane chebo kipgaa kou tigitiab tamangeswet ak siraryet. Kiyotok ko kiamo moet ako kindaboishe kerchechotok kokoyoo, kosop moonotok.

Nitokni toku eng' pikchaini kekure trolley trolley komuuch keboishe keibe tukuk cheterter yo imoche iboishe trolley komuuch irotyi sikiriet asikobit kochutot sikirionoto muuch iibe tukuk cheu beko anan sait age ngumaichutot sikiriet komuuch kochut chito inendet koibei tukuk

Yutakyu kotagu kole ole kialdaei peek. Pwane piik konyukwale peek eng' komasta ne u nitok. Ane achame missing' poishet ne u niton amu ngiyatchigei ole kialdaei peeki, ndealdachi piik inyorchigei chepkondok.

Yutokyu komito kamet akomi kora murenet nekiteping'weny kamanito koibu omitwok ak beek eng' kilasit toku kole inendet komochei kokoch omitwok murenoni muuch ko ichek ko biik chebo kopchi

Eng' pikchaini komi chito nemi kochobei tukukchi inendet kotoku kole mochei kotoi kokel tukuk yo imoche inet chito tukche kikeldoi tukuk komakat korok kolal maat korok konde sapurionoto maat ak mwaita ak tukukchi cho kakatilatil cheu kitunguik ak nyanyek akokel akoi korurio korok konde tukuchoto kamochei kochop

Nitokni kinam chito eng' keut eng' pikchaini ko kipiritit kipiritit nekikure kifaru bo komonut mising' itinye chito kipiritit amun kipiritit ko nito nekeboishe keloli maat asikobit ichop omitwok kuk cheterter

Nitokni kikinam eng' keut kekure tochit tochit kobo komonut mising' eng' sobetab kila betut nebo biik amun tochit kotoreti biik chichang' koro oret ole bunei yo kemoi amun ikwendi tochit kemoi sikobit iro oret komye

Eng pikchaini komi piik, pichuto kotoku kole kabunu alak kobire beek komi ne bire beek. Kingobo tai abire ane beek ii kole kikawe ainet ak lagok ii konyokebir beek akoi achut orit kesorwa.

Eng' pikchaini komi chito nemi kotochei beek boishoni kokikowalak eng' kokwenyo amun ki atkinye tai ko kicham kotochei biik beek eng' oinet akokesen lakani eng' kasarta nebo ra kokikechopchi biik pipishek chepwoni akoi korik

Eng pikchaini komi saburiet ne kikinam eng kamatait, ngaro ane kamatait ii, konyo metinyu ngalekab chobisietab amitwokik amun kiboisie kamatait ii, kenome saburiet no lalat.

Eng pichaini komito keringet, keringenitok ko nebo beek, akomi chito kotochei beek koboishe anwet ak tomosit. Kit nebo ng'omnotet eng yutokyu koboishetab anwet ak tomosit ketoche beek eng keringet amu beechutok kotogu kole mito oleloo.

Eng' pikchaini komito maat nikikilal kikitebe mayata sapuriet apwoti ale sopurionito kotindoi beek kora akere makanget nekikitebe ole mito peek chekimeche kekwany abwoti ale mochei kokwany chito eng' yuto

Eng pichaini komi chito nemi kokweriei wilbaroit. Ngaro ane wilbaroit konyo metinyu ng'alekab tekset. Amun yo techei chito komakat kotindoi wilbaroit amun wilbaroit ko nekiipe tukuk che terter cheu kokotek ak akot ng'aniek chekitekse.

Eng pichaini kotogu koot nekikichop kokararanit, koitok kotindoi kecherok cho kororon kora kotindoi akoi computait. Abwote ale koito ko nekiboishe koek ofisitab tukun cheu benkishek.

Koroi toku eng' yu kekure fanit yo lalang' koret mising' komuuch iolchigei koroito neu nito asikobit kokut koristo sikas komakolalang' agere ane ale bo komonut koroi mising' amun toreti chito komayoywan mising'

Eng' yutokyu komito tukuk cheterter mi biik chekitononso akomito chemi korwoi toku kole mito ureriet nebo labatet kiit nemilei biich eng' ko biko chuto itoni bichu irwoisot komi akot chekilany kibatit barak

Eng yutok yu ko mi biik aengu. Tagu kole biichuto koborie ngalekab tililindoab kot amun, mito nemi kousei abwati ale inendet komache kotoi koun kot. Achame ane boisioni mising amun ngiun kot kokararanit agotililit.

Eng yutokyu komito saburiet nemi maat akomi chito nekiing'uruk. Chichito komi kokutei maat asikobit kolal komie. Abwoti ale mi ine koyoi tukuk chekiamei.

Eng yutok yu komito kamet nemi kochobisie. Inendet komi kochobei amitwog ago inenget koboisie kisigirit ne kikuren jikokoa. Ngaroo anne pichait ne uni konyo metinyun boisietab kisigirit nekikuren jikokoa amu kisigit noto ko kararan mising eng sobetab chito amun ibei makayek che ngering mising.

Eng pichaini komi tukuk che terter, mi piik cheteping'wensot akomi agenge netononi. Togu kole, yutokyu ko karit ori, ako karinitok ko basit. Chichi tononi ko neikweriei basitnitok amun ngoriet nekailach nebulu.

Eng' pikchaini komi tukuk cheterter chekere agere tomosishek akere sapuriet akere ndisik chemi ng'weny kora komito lakwet nemi komwetishei lakwanito kokimormoritu mising' kelyek kiit nemilei biich eng' yuto ko ndisik chekikinde ng'weny ak lakwani kimormoritu kelyek mising'

Eng' pikchaini komi kamet nekiing'uruk mito kora kitandet nematetat toku kole kamani komito kotetei kitandani yo imoche inet chito tukche kitetitoi kitandet komakat ilechi kiit nebo tai ndeng'et kila karon kotoune kotet kitandenyi

Eng' yutokyu komito ole keruisot toku kole yutok kiruisot komapanganat kikiwirta tukuk eng' olo tugul ngaro ane pikchait neu ni konyo metinyu ng'alekab keruiyo ole kile domitory amun domitory sait age inyoru komapanganat

Yutokyu komi kametishek somoku ak lakwet agenge agenge kokinam umoit nekiboishe ketemishe icheget komi kotoni simoit akororitos toku kole kiit neminsimoit nito komilei biich

Eng' yu komi chito nemi kouni ng'icherok ng'icherochuto ko chenoyotin kole sofa set inendet kouni ng'icherochuto koboishe vacuum cleaner kiit nebo ng'omnotet eng' yu ko vacuum cleaner nito nekiboishe keuni ng'icherochu

Engyu, komichito, chichitok kotogu kole mi kokwei chupoik, inendet komi kaptagataga. Olekiakweati ane chupoik, ko ole kikacheny chupoik chonyooldochini chioto nekikanyo koal chupoik chotok.

Eng yutok yu ko michito ne tindoi sesenyi nemi tuwai kobendi eng oret agokirat katit. Tagu kole sesoni ko seset no kiale. Ane achome mising sesenik amu sesenik koba kamanut ago ribei komabwa chorik.

Yutokyu kotogu kone jikoni, amun tukuk chekinyorchini yutok cheterter chebo jikoni. Eng tai komito sinkit netindoi pipit nebo beek nekiune tukuk. Kora komi saburiet, mi kichungit, mi akot sabunit nekeune tukuk.

Yutokyu kotogu kole kaptagataga, kaptagataga nitok koo mising. Tagu kole kaptagataga nebo taonit neo. Mito tuga chekapwa kaptagataga abwati ale kapbwa nyokoam amitogik. Makararan kopa tuga yokoamis eng kaptagataga amun much kokoch mianwagik.

Engyu komi piik, piichutik kotogu kole katienik chebo kipgaa. Icheket ko tindoi kiriabut nemi kokutei. kit nebo ng'omnotet eng yu ko kipriambutnitok kikichop sikopit keboishe kekut.

Eng yu kotogu tukuk che tereter, tagu kole tukuk chebo mpesa. Mito atkomi fuliza. Fuliza kobo komonut mising, amun ng'aro ane ni konyo metinyu ng'alekap kefulizan rabinik amun cham kotoreto ane yo matinye chepkondok.

Yutokyu komi lagok. Lagochutok kotogu kole lagokab sugul ako lagokab sugul nebo primary. icheket komito kilas akomito kemachei kepir pichait ichek. Eng kokwenyo koyo kimachei kepa kepir lagok pichait kependi akoi sugulishek cheterter.

Eng pichaini kotogu lakwet nekitonon eng san'g nebo koot. Nitokni ko koot nebo piik chemenyei olelalan'g. Ngaro ane pichaini kononwa piik chemenyei ematinwek chekiyomio cheu turkanek.

Eng yutok yu komi chito nemi kolitei rotwet. Chichito komi koyoe mungaretab kelit rotonik. Bo kamanut mising moshinit nitolitei rotonik amun konyei ilit rotwet eng oret ne nyumnyum.

Eng pichaini komi biik chekitononio. Mi alak chekitebi ingwony ago mi kotoni chito netieni ago bute kibugandet, chichito kora kotindoi sugutit eng batet, tagu kole chichi koboisie tuguchu tugul eng sait agenge. Kit nebo ngamnatet eng yu koboisietab kibugandet koboto sugutisiek.

Eng yutokyu komi chito nemi kotilotili pendo. Pendo nitok kotogu kole pendo nekakipel. Yo imache ichop pendo nekakipel, ipele kisigirit netindoi waiyat eng barak akoi korur komie.

Eng' yutokyu komi biik cheurerensot icheget komi kotyori kiptulit eng' kiwanja kingobo tai atyori ane kiptulit ko ole kiaurerenjini sukulinyo ko yoto ole kiatyar kiptulit netai

Chutokchu ko lopotik lopoti chuto kolopotikab emetab Kenya ane kukanai lopotichuto bo emetab Kenya amu lapotik kocham koipwech tukuk cheterter kobwa Kenya mising' kokikoip gold chechang'

Eng' yu komi biik oeng'u bichuto kotoku kole biikab Kenya power icheget komito kochobei sitimet muuch kokokame sitimet eng' yuto ineni kanyikochop bichu kiit nebo ng'omnotet eng' yu ko kelany ketitab sitimet akoi barak

Eng yutokyu komi piik, mito akot ne bele bandek, chichito ko toku kole ine komi koyoe mungaretab kealda bendek, yo imoche itau mungaret nebo kealda bandek ii, itau iibu kisikirit ii korok komito wayat, ak itau ilal kisikirinoto ak ibel bandechoto.

Yutokyu komito biik bichuto komi kochopei sang' nebo koi kikitech Bo komonut mising' kechobei sang' nebo kot asikobit kokararanit akobit koboiboichi biik yo kait yoto

Eng' yutokyu komito chito nekiilach ngoroik toku kole inendet ko mekanikayat kiyat ine karit mi komochei kochop karinito muuch ko karitnito kotindoi ki nekile mechanical problem

Muuch arip COVID-19 eng' oratinwek cheterter nebo tai ko mamakat arikchi chito mising' nebo oeng' komakat atuch serunekchu eng' kii nekikure mask kora komakat aun eunek chu eng' sabunit ak beek cherondokei

Eng' pikchaini komi kametishek chemi kotepisot ng'weny icheget ko muuch komung'sot kora komito kii nekikure trolley nekikitonon ako tindoi tomosishekab beek ngaro ane trolley konyo metinyu mung'aretab kealda beek amun bichuto kocham koboishe trolley kwoldoi beek

Engyu komito polishek, polishechutok kotogu kolechebo GSU. Kora koicheket kokinam chito long'it .Chichito kotogu kole cho kibo kambaketab Gen-z.

Koroito neya mising' eng' emet ko koroito nebo seriat koroyoto bo seriat koya amun ngomashipkenai komakonyoyoskei kora ko yo inyoi seriat iboishe chepkondok chechang' mising'

Eng' yutokyu komi lakok cheruisot eng' oret lakochuto kotoku kole lakok chebo street ngaro ane boishoni kopwotwo lakok chebo street cho lakochoto kotindoi kaimutik chechang' mising'

Eng' yutokyu komito karit mito kora chito netoku kole polishot ako nito toku kole polishot komi komochei konde karit orit chichi konam muuch kokakinyor chichito kikinam polishot ak makoset ineni komochei kende karit nebo polishek